Mbura ĩkĩambĩrĩria itu nĩ rĩambaga rĩkoneka rĩ igũrũ, nĩguo mũkambia gũtema mĩtaro, nĩguo mũhande mbembe kana waru na mboco.

Andũ aingĩ makoretwo makĩiga mbia ciao sacco-inĩ nĩ ũndũ wa kĩndũ ta ungĩenda gwĩtia karũũni, no ũkomberwo nginya mbia cia gwaka.

Mũndũ angĩtua kũerũhia marũa make ma ngari mũndũ athiaga cyber inĩ ĩrĩa ĩĩ hakũhĩ ũkerũhia. Nĩ ũkũhota kũgĩa na mau merũ na ũgeterera kahinda ka mweri ta ũmwe.

Mũtaratara ũrĩa mũndũ arũmagĩrĩra ũgĩtua gũtũmĩra mũndũ mbia, wambaga ũgatũma, nĩ ĩheaga mũndũ kahinda kanini ga kũrora kana mũndũ ũrĩa watũmĩra nĩye nĩguo okorwo tiye ũkahota gũkanja nĩguo ũgatũma rĩngĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũrugarĩ mũno magetha ma kũu nĩ mathiaga kahora mũno gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura. Tondũ hingo ĩrĩa kwĩna mbura nĩrĩo andũ aingĩ mahandaga indo ciao. Hingo ya rĩũa ona ũngĩhanda ndungĩona magetha ona manini. Tondũ no ũkorirwo wĩna handũ ũraruta maaĩ ma kũhee indo ciaku.

Kũhũthĩra gathandũkũ kaũ gegwĩtwo karimũ, nĩ kwega mũno tondũ nĩ gũteithagia mũndũ kũigithia mbia nginya harĩa ũkwenda gũkaruta weterera cihũre, kana haria ũkanyitwo nĩ gathĩna gaku ka mũciĩ, nĩguo ũhote kũruta mbia icio na ũhũthĩre nĩguo cigũteithie.

Mũndũ athiaga gwa Safaricom kana ũgathiĩ handũ harĩa mũndũ agũraga kandi ĩngĩ, nĩguo ũgacokerio kandi yaku ĩ njerũ, ũgathiĩ na gĩbandĩ na kanyamũ karĩa wagũrĩte nako kandi ĩyo, nĩguo ũkahota gũcokerio kandi ĩrĩa wahũthagĩra na ĩcokaga ĩrĩ o na namba o ĩrĩa wahũthagĩra.

Kũoywo kĩrore kana kũoywo gabica kau kũnyitanagĩra rĩrĩa mũndũ aroka kuoya gĩbandĩ gĩake, kana ũngĩthiĩ kũhũrwo gabica, nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ nginya kuoya kandi ya thimũ.

Njĩra iria nyingĩ cinyitanagĩrwo nĩ ahũri biacara: njĩra ĩmwe andũ aingĩ mendete nĩ ya kũrĩhwo na thimũ ũndũ mũndũ atangĩgucia mbia icio rĩngĩ, kana okorwo wĩna mbia ciĩ moko aingĩ matiregaga.

Maũndũ marĩa mabataranagia ũkĩoya kandi ya thimu; mũndũ ndangĩoya atakinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana kana ũngienda kuoya ũtakinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana no woye na gĩbandĩ kĩa mũciari waku.

Maundũ marĩa mahũthĩkaga ũkĩenda kandi ya thimũ; no nginya ũkorwo na gĩbandĩ gĩaku, kana ũngĩkorwo ndũkinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana, woye kĩbandĩ kĩa mũciari tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩoya kandi ya thimũ ũtarĩ na gĩbandĩ.

Mbiacara no ĩhũthĩre M-pesa tondũ nĩyo njĩra nguhĩ. O na ũtũmĩte mũndũ kĩndũ na kũrĩa taũni nĩ egũkũrehera, no ũcoke ũmũtũmĩre kĩrĩa ũkũendaga na thimũ yaku.

Njĩra ĩrĩa mũndũ angĩhũthĩra kũgirĩrĩa marĩrĩa, nĩ wambe gwaku ũreke gũtigakorwo na maĩ marahĩte, nĩũndũ wa rumuru, na hĩndĩ ĩrĩa wĩ toro wĩgitĩre na neti, ndũkananyue maĩ marũgamĩte handũ marerete.

Mũrimũ wa TB ũrĩa tũngĩrigĩrĩria, nĩ ndũgakuhanĩrĩrie na mũndũ ũrakorora, wa kerĩ, ndũgacoke kũnyuanĩra na mũndũ mũrwaru TB gĩkombe kĩmwe, kana mũtikanahũthĩre indo imwe na mũndũ ũranyua, wĩna TB.

Rũhonge rwa NACADA rũhũranaga na ndawa cia kũrebia, kĩndũ ta mbakĩ, njohi, mĩraa, kumbero, na nĩ magitagĩra andũ aingĩ kũmenyera kũhũthagĩra indo ici.

Mwana wa kairĩtu abatiĩ kũgimara andũ arĩa marĩ a tene, no thikũ ici airĩtu a rĩu, ndirona, airĩtu maragimara, tondũ nĩũcũngagĩrĩria mũtino ũmwe mũnene mũno, mũndũ nĩagaga gũkorwo ena rugarĩ wĩ mwana wa kairĩtu ũruithĩtio, na ningĩ no ũrware mĩrimũ ĩngĩ ĩtarĩ mĩega.